Tijni miyo kute tho kendo tuoche madi mak mchele koro onge. Omiyo mchele dongo maber kendo nyak yudore malong'o. Omiyo tijni ber e neno ni cham odongo maber kendo ogolo nyak kako winjore.

Ka inyalo mana yudo kata gi e simbi. Idhiye e mbui kan itiyogi browser moramora inya tiyogi chrome , tidhiye e-citizen kenya idhi yudo gik mang'eny kanyo nyaka oboke mar riembo , idhi yudo ka inyalo inyalo loso manyien mana e mbui kanyo.

Ng'eyo madwarore ka gin kaka: gik ma alot dwaro mondo odong maber machalo kaka: ler mar chieng', pii moromo, odumbe madwarore mondo mi alot odong maber kendo e ng'eyo ewii tiyo gi pipe nikech, ibiro dwaro ng'ado gi e yoo mowinjore. Kendo gige tich madwarore ka gin kaka gir kwo yath , gir olo pii maber, gir pimo lowo mondo ing'e kit odumbe ma ber kimedo

Gini ok yudre alworawa, to kata kamano, en ngano mosechako twi, kendo itiyo kode ,ipidhe mondo omi odong kendo ogol ngano mamoko, ma itiyo godo e loso chiemo mamit kaka chapat ,mandas, kek, biskut kod moko mathoth mang'eny.

Niketo kar rombgi kuma onego nyiewu dichiel mondo omiye yot e nyiepo. Ma miyo ng'ato ok nyal tiyo gi pesa e yore moko ma nono kaka e nyiewo gik maneno konego ong'iew, toweyo gik manigi nengo manonego okuong ong'iew.

Kodhi mar oduma mar gredi en kodhi maber kendo mothiedhi kendo ei kodhi go, ka atamalo prochiko gochiko nyalo tii maonge gi kibaji moramora. omiyo kipidhe to in gadieri ni gidhi tii kendo gidhi dongo maber. Machielo en ni gidongo piyo kendo ginyak kuom bang' ndalo matin kendo gigolo nyak mabeyo madongo to chwe kopogore gi koth nyaluo, ma seche moko nyalo dongo lolo kasto gigolo nyithindo mabende ok dongo sana.

Customer ma wageno, amor mar koni ni wayudo chudo mari mokwongo mar pikap, kendo watimo gik moko duto madwarore, mondo iyud mitoko e seche seche mowinjore. Wageni kendo waheri, erokamano kuom chung kodwa customer wa mawahero.

Kata kinenogi to avokadogi yom, kendo gibeyo. Gichieko bende maleyo. Gichiek e wi yath. Gidongo bende kata kipimogo gi avokado ma gweng'waka, nitie pogruok maduong'. Gionge tonde kendo gionge pi. Gichiek maber mowinjore.

Mokwongo ere kaka dang' angé ni ochudo ka oonge gi risit. Okwongo olero na gima omiyo oonge gi risit, to kane ochudo adieri, to angó momiyo oonge gi risit. Nikech ok nyal duok pesa ka ok aneno risit moramora.

Jofwambo keto ayanga gik matimore e kaontino, kaka gitimore, seche magitimore kata kendo gimomiyo gitimore. Ma miyo piny owacho ng'eyo kaka ginyalo keto okenge mopogore opogore mar neno ni girito kuwe e kaontino.

Abiro kawo gima ne ausoneno mondo ang'i ni nause adieri kokethore koso en mano kethe bang' kaseuso nego. Ka en adieri ni nausonego kosekethore, to abiro kwayo ng'uono, kendo awilne gi moro maber.

Bedo maonge tije osekelo chandruok mangény e kind rawere. Ka rawere koro donjo e timbe mag njore. Jomoko chako mecho, jomoko chako madhore gi yiedhi makech, nikech gionge gik ma gitim. Ma ema kelo kata weche mathoth ma, mag ketho kwe e kor gwenge. Ka rowere koro gore agoya e kor gwenge, gionge gima ketgi piny ka gitimo.

Gin kwonde migeno, nikech jok maketo gik moko e mbui yudore kuonde mopogore opogore. Omiyo gimoro matimore kumoro mionge ngát ma chielo keto e mbui. Kat gima timore kaintie kumaintie, inyalo keto e mbui mondo ngát ma onge kanyo ongé. Ma miyo ngáto yudo gik manyien e i mbui.

Ee, nasechiwo wach moro mar koth malich mane ochwe e gwengwa. Ma aore nopong' malich, kendo ne gikalo kaka ne waparo, ma gimol gichopo e tie udi. Kendo ne waparo mana ni wan bende wadhi wuok e utewa nikech weche mag koth go.

Yore mag fwambo mag mbui onge sa gi. En ngáto nyalo keto gimoro manyien sa asaya, kumoro amora. To mago mag achiel ka achiel, nigi seche gi, e giko sa, kata e wang' sa. Kaka sa achiel otieno, sa adek otieno, sa abiriyo odiechieng. Gin gi seche ma oketnegi ma igole e weche manyien.